Rita rĩa mũico rĩrĩa Jimmy Wanjigĩ mendaga gũthondeka kĩama kĩa ODM Mũrang'a kaũntĩ nĩ mahũrirwo mũno nĩ andũ na kĩama kĩa ODM, koguo wabici ciao citirĩ cirahingũrĩo koguo Mũrang'a tũtirĩ na wabici cia ODM, no ũthiire Nairobi.

Mbica ĩno ĩronania mũcere, mũcere ũhandagwo mĩenainĩ ya Mwea, Kĩrĩnyaga. No ũrĩo na indo nyingĩ, no ũrĩo na mboco, ndengũ no ũkarange ũrĩe ũguo, nyama, ũrĩyagwo na indo nyingĩ mũcere.

Mbica ĩno ĩronania aruti a wĩra a thirikari, makĩonania wananchi ũrĩa megũtũmĩra mĩtambo ya thirikari, ta icagi-inĩ ũguo mathiĩte kuonia andũ ũrĩa mangĩtũmĩra mĩtambo ya thirikari kana services cia thirikari.

Aca. Ndirĩ ndatũmĩra Boma Yangu niĩ no nĩnjiguĩte arata akwa amwe nĩ matũmĩrĩte Boma Yangu makĩhũthĩra E-citizen na nĩmahotete kũĩonera tũnyũmba we twega na makahota kũrĩha wega na installments.